Aya nĩmaroneka nĩ arĩmi erĩ, na arĩmi aya nĩmaroneka nĩ marĩithĩtie ngũkũ, ngũkũ cia marangi maingĩ kana mĩthemba mĩingĩ. Nĩ kũrĩ ngũkũ cia mĩthemba mĩingĩ, tondũ nĩ kũrĩ ngũkũ cikoragwo ciĩ cia kũrekia matumbĩ, ngũkũ ici cirĩithagio nĩgetha mũrĩmi akahota kũrogota matumbĩ na akahota kwendia na akeyonera kĩrĩa gĩake kĩa o mũthenya. Nĩ kũrĩ ngũkũ ingĩ irĩithagio nĩũndũ wa nyama kana nĩũndũ wa gũthĩnjwo, ngũkũ ici nĩ inenehaga na nĩ igĩaga ũritũ mũingĩ biũ, na mũno mũno arĩmi aya mendagia ngũkũ ici cia nyama kũrĩ mĩkawa na kũndũ kũrĩa andũ mathiaga kũrĩa ngũkũ ici. Ngũkũ cia matumbĩ, nĩ ikoragwo ciĩ nyingĩ mũno gũkũ bũrũri-inĩ tondũ andũ aingĩ nĩ maciendaga, tondũ itirĩaga mũno ũkĩringithania na ngũkũ ici cia nyama, koguo andũ aingĩ nĩ ũkoraga makĩrĩithia ngũkũ cia matumbĩ na arĩa matarĩ aingĩ matirĩithagia ngũkũ ici, marĩithagia ngũkũ cia nyama. Ũrĩithia wa ngũkũ nĩ mwega mũno, tondũ nĩ ũtũmaga mũndũ ahote gũikara mũtũrĩre mwega, kũringana na mbeca iria arona akĩrĩithia ngũkũ ici.

ĩno nĩ biacara kana ũrĩithia wa ngũkũ cia kwendia, ũrĩmi ũyũ nĩ wĩkagwo mũno thĩinĩ wa bũrũri-nĩ wa Kenya kana rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, kũrĩa nĩ nyonaga arĩmi aingĩ nĩ marĩithagia ngũkũ, na nĩ marĩithagia ngũkũ cia mĩthemba mĩingĩ, nĩ kũrĩ marĩithagia ngũkũ cia gũtũra tũcui kana kũrekia matumbĩ, wona ngũkũ icio ciarekia matumbĩ macio, nĩ kũrĩ makomagĩrĩria matumbĩ macio nĩgetha citũre tũcui tũrĩa macokaga makendia twĩ tucui kama mageterera cituĩke ngũkũ ng'ima magakorwo magĩciendia. Ningĩ nĩ kũrĩ oo mathiaga kwendia matumbĩ macio marekio, nĩ tondũ andũ aingĩ nĩ mendete kũrĩa matumbĩ, na matumbĩ nĩ marĩ mbiacara njega mũno. Oho nĩ kũrĩ arĩmi marĩithagia ngũkũ cia nyama kana cia gũthĩnjwo, ngũkũ ici nĩ mahotaga kwendia mĩkawa-inĩ, kana kũríĩ andũ mathiaga kũrugĩrwo ngũkũ icio, na nĩ mbĩacara njega mũno, tondũ ngũkũ icio nĩ irĩ goro. Koguo mũrĩmi nĩ ahotaga kwona mbeca kuumana na ũrĩmi ũyũ kana biacara ĩno. Koguo ũrĩmi ũyũ wa ngũkũ nĩ ũteithĩtie andũ aingĩ, nĩ gũkorwo andũ aingĩ nĩ mahotete gwaka mũtũrĩre wao kuumana na ũrĩmi ũyũ, na makohota nginya kũgĩa mbeca nyingĩ na gwĩteithia mĩtũrĩre-inĩ yao.

Wona ndarora haha wega, nĩ nguona nĩ kũrĩ andũ macemanĩtie arĩa maikarĩte thĩ makĩrĩanĩra, mũno mũno mũno andũ nĩ macemanagia mũno hĩndĩ ya magongona, na ũgĩkũyũ-inĩ nĩ gũkoragwo na magongona matiganĩte. Ta rĩrĩ no rĩkorwo nĩ igongona rĩa kũracia, rĩa mathiko, rĩa ũhiki, ona kana ũndũ ũngĩ o wothe ũngĩtũma andũ macemanie, na haha nĩ nguona andũ aya nĩ marugĩirwo biũ, tondũ nĩ nguona kwina irio mĩthemba mĩingĩ. Mũno mũno hĩndĩ ya magongona ta maya, andũ kana ene mũciĩ nĩ merutagĩra na makahota kũrugĩra andũ irio cia mĩthemba ĩtiganĩte. Nĩ nguona haha hena ngima, hena cabaci, hena mũcere, hena gĩtoero, ona hena nginya nyama. Andũ aya nĩ maroneka nĩ makenete, na magaikara thĩ rĩrĩa marahota kũrĩanĩra. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata tondũ nĩ ũrehaga andũ hamwe, na andũ makahota kwaria na nginya makarĩanĩra makainũka marĩ ahũnu na makahota gũcenjania meciria na gũteithania mũtũrĩre-inĩ.

Wona ndamba ndarora haha ndĩramba gũita mata tondũ irio ici nĩ ironeka nĩ irio thaka mũno, na nĩ irio nyendete mũno. Ndarora haha nĩ ndĩrona tũnyama tũtinangĩtio wega, na tũkaigĩrĩrwo mbaũ-inĩ ithatũ. Tũnyama tũtũ nĩ tũroneka nĩ gũcinwo tũcinĩtwo, na tũkahana nĩ tũthaka mũno. Ona ndarora nĩ ndĩrona hena ngima, na hena nyeni, na hena thani nyingĩ, ona nĩ ndĩrona hena soda, ngacoka ngona andũ aya nĩ andũ mokĩte hamwe, makarĩanĩra, na mũno mũno ũndũ nĩ wonekaga mũno rĩrĩa andũ mathiĩte gũcera handũ, kana maingĩrĩte handũ mũkawa-inĩ, magetia irio cia mũthemba ũyũ. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno tondũ nĩ ũtũmaga andũ marĩanĩre na andũ magaikara maiguanĩte na magakenanĩra. Na rĩu nĩ nguona haha irio ici nĩ irio cia mbeca nyingĩ, no mũrĩ andũ aingĩ no mũhote gũcigũra, tondũ nĩ mũgũcangana o mũndũ tũbeca tũnini tũnini, nginya mũhote kũgũra irio ici, mũrĩe nginya mũhũne.

Irio ici ndĩrona haha ciĩtagwo mĩkorogo, kana mũthemba wa cabaci, irio ici nĩ ironeka nĩ irugĩtwo wega, na nĩ ironeka cĩ na cama mũno ũngĩrora wega haha mbica-inĩ. Irio ici nĩ irugagwo mũno nĩ andũ a gatagatĩ wa bũrũri wa Kenya, na ũngĩenda kũruga irio ici, nĩ ũhũthagĩra mũtu wa ngano, iria, maĩ, cumbĩ, cũkari, o na nginya maguta ma kũruga. Irio ici nĩ irĩagwo mũno rũcinĩ, nĩ gũkorwo nĩ irio hũthũ kũharĩria, na nĩ irĩ cama na kogwo itingĩteera mũndũ ihinda, mũndũ ũrenda gũkorwo agĩthiĩ wĩra. Kogwo andũ nĩ maciendete na nĩ mendete mũno gũcirĩa rũcinĩ.